Nĩguo hakahota kũmera nyeki, ĩngĩ, nona wathiũrũrũka ũguo, ũtigaga harĩa ng'ombe ĩrarĩ hena thumu mũingĩ, nanĩguo hakagĩa mahuti maingĩ, ũgathiĩ ũkarĩa mau mangĩ kamũira hau hangĩ hakũrĩte.

Wa mbere ni kũhanda mĩtĩ mĩingĩ, nĩguo rĩera rĩkagarũrũka, tũkona mbura maita maingi. Na tweka ũguo tũkahota kũhanda maita maingĩ. Na o ũrĩa tũrahanda, twendia, tũkona maciaro mega.

Wambere, oko nĩwũikarĩte mũno hau, tĩri ũgakorwo ndũrĩ na ma, wĩna thumu mũiganu, koguo ona hangĩhandwo, hatingĩmera irio wega, wa kerĩ, twathi kũngĩ gũtirĩ mbura

Kuongerera bataraitha, ĩno ya kũgũra nĩ thũkagi mũno rĩera, ĩkongerera CO2 nyingĩ, koguo mĩmera ĩkaremwo kũ kũra, na ko, na ta rĩu maĩ, tũgaikia takataka kũu, nĩkũrongerera.

Kũgũ wambere arĩmi nĩmararemwo kũgũra ndawa iria marĩamaga nacio, wakerĩ ona kũgũra thumu, wa gatatũ matirahota kwĩ kwĩhe irio o enyewe, koguo, nĩkũracangĩra maũndũ maingĩ mũno.

Mahutĩti na njĩra nyingĩ múno tondũ wa mbere, rĩrĩa kwaga mbura, na mũrĩmi nĩarahandĩte kana akaharĩrĩri kũhanda'irio icio cigathũka kana, tũgakorwo tũhandĩte gũkaga kura mbura njega irio cigatwĩka cia gũthũka.

Gwa thaa ici, ndikuona kĩngĩhũthĩka, to njũĩ o mũndũ ahũthagĩra kandi yake ya bengi, no ndirĩ ndaigua ũhoro wa VISA koguo tarĩngĩ nĩ ũhoro wa gũka.

Nĩ mahutagia mũno tondũ he rĩmwe kũngĩaga kura na nĩ tũhandĩte kana gũkaura mbura ĩkaga kũigana. Koguo mĩmera ĩgatuĩka ya gũthũka na rĩrĩa kwaira wega mĩmera ĩgakũra wega na tũkagetha wega.

Rĩrĩa kwaga kura, nĩkũgĩaga na tũtambi tũingĩ, na tũu tũtambi tũgatwĩka twa gũciarana mũno, tondũ kwĩna rugarĩ, na kwoguo, tũkoima haha, tũgatamba mũno, na tũtambaga haraka nĩũndũ wa rugarĩ.

ĩhutĩtie na mĩtara mĩnene mũno, tondũ wambere, rĩmwe nĩtũhandaga, tũgĩciri nĩgũkura, wa kerĩ, tũkaga kũhanda gũkaura, kwoguo, tũkaga mbeca.

Ĩhu ĩhutĩtie na njĩra nene mũno to rĩ rĩrĩa rĩera rĩacenji, rĩmwe nĩkwaga kura, rĩmwe gũkaura, koguo rĩrĩa ũhandĩte kwaga kura irio cigathũka, rĩrĩa ũtahandĩte, kwaura ndũkuona magetha.

Kwambia kura, kamũira gũtambĩti kura ũkaharĩ, nyambaga kũharĩria mũgũnda wakwa, ngatara, ngatema mĩtaro, na ngetha harĩa maĩ marĩthiaga, kwoguo kwaura, gwakwa gũtiarahaga.

Kwaga irio, tondũ rĩrĩa mogarũrũku ma, ma rĩera moka, maingĩ níkwagaga mbura, kana, gũkaura mbura nyingĩ biũ irio cigathũka kwoguo tũkaga irio na tũkaga mbeca.

Wambere, mahiũ makwa rĩrĩa kwa, rĩera rĩathũka, ci, twagaga irio kwoguo rĩrĩa kwĩna mbura, twoyaga mahuti tũkamomithi, tũkamaiga kando nĩguo rĩrĩa rĩera rĩathũka tũkona irio.

Kwaga mbeca, to ta rĩu rĩmwe nĩkũraraga, ũndũ ũtangĩhanda ona kĩ, ona tũkaga irio cia kũrĩa, rĩa kerĩ, gũkaura mbura tũhandĩte irio ĩgakua ciothe, koguo mau nĩmo mogarũrũku.

Mĩrimũ ya irio ĩkoretwo mĩingĩ ona wahanda mbembe, cikaga gũkũra wega, wakerĩ ona mahiũ, mararwara mĩrimũ ona tũtaramenya ĩrauma nakũ, oũguo tu

Kĩmera kĩa mbere, mbembe nĩciagire mbura, kwoguo, cigĩthũka ciothe, no gĩkĩ kĩmera, mbura nĩ thaka mũno, a mbembe nĩ thaka mũno, ona mboco, kwoguo ndingĩteta nĩ kĩega biũ.

Njĩra ĩrĩa niĩ hũthagĩra, ndihũthagĩra ndawa cia nduka-inĩ, hũthagĩra cia gwĩthondekera, na koguo, ngona ni nĩcindeithagi, to ona ndahanda mbembe ka okĩrĩa ngũhanda, ndaciĩkĩra nĩcikũraga wega.

Kwaga kũrĩma na macini, tũkarĩma na moko, na mbembe iria twagetha mahuti mau tũkamatiga kũu, tũkamara kũu, tikũmeheri, kwoguo thumu, tĩri ũgatwĩka na hinya.

Moritũ maingĩ mũno to ta nangũkũ turkana gũtiko na maĩ, kwoguo tũhũthagĩra, tũkenja iriama, tũkagucagia maĩ kuma irima-inĩ nĩguo tuone ma gũitírĩria kĩrĩa, irio.

Tondũ rĩrĩa tĩĩri wahumbĩrwo ona okorwo no mĩrĩĩo, kwaura hatikũgĩa irima. Kana, kwaura tĩĩri ũcio ndũgũthiĩ na maaĩ, ũgaikara o hau. Ndũngĩkuo nĩ maaĩ kana hagĩe irima.

Njikĩ njĩkĩrĩte mĩberethi mabati-inĩ, ũndũ kwaura maĩ mau me mabati-inĩ makaingĩra mĩberethi-inĩ, arabu ndĩna itangi rĩnene, kwaura, maĩ mau mothe ndĩmatwarĩte itangi-inĩ rĩu, makaingĩra hau.

Hũtha hũthagĩra mĩberethi, ngamĩnyitithania na mabati, kwaura, maĩ mau mothe magathi mĩberethi-inĩ, arabu harĩa thĩ ndĩna itangi rĩnene, mĩberethi ĩyo ndĩmĩtwarĩte itangi-inĩ rĩu, maĩ makaingĩra hau.

Wambere twamenyerera maĩ tũkahota kũrĩma na tũkendia indo, tũkagĩa mbia, wakerĩ, maĩ noũmenyerere na gũtherũkia oko nĩma kũnyu na ndũkũgĩa mĩrimũ, ndũkũthi thibitarĩ kũhũthĩra mbia.

Njigaga na ndamu, he ũrĩa mũgũnda wakwa ũhana, ngatara mĩ ngatema mĩtaro, kwaura maĩ mau makaihũra ndamu ĩyo, nona noũhũthĩre nginya mwaka mũgima , kwoguo ndahanda kĩndũ, ngona ma gũitĩrĩria.